An kod osiepewa watudore e yore mang'eny mag mbui kata mag simo e yore mag mbui mong'ere kaka facebook, gi dho ngere, instagram, twitter kod kata gimamoko kaka whatsapp. Koro mano miyo watudore e yo mayot ma wawe ka osiepwa ok ong'ikore kendo gi yore makamago miyo wang'e kaka osiepewa chalo e kinde ka kinde ma watudore.

Seche ma an thuolo ahero timo gik mang'eny. Ahero somo, ahero somo gikmoko kaka gazeti, ahero somo buge mag belo kaka buge mag mbaka mong'ere kaka novels gi dho ngere. Ahero bende bedo gosiepena ka wawachogo weche matindotindo mwanyalo pimo mang'eny, wanyalo ng'eyo pachwa, wanyalo pango mpangowa mag dongruok seche ma wan thuolo. To kendo seche ma an thuolo bende ahero timo gima miyo afwenyo ng'eyo weche mang'eny e i mbui ka, e intanet ka.

Ber mar bedo kod nyamburko kaka anyuola, gin ber mang'eny kabisa kawayudo ni nyamburko en gino endo manyalo konyi ichop kumoro mapiyo, kata ka ntie gimoro mowuok apoya nono, to nyalo konyi ichop kanyo, kama idwa dhiye no mondo iyud ka konyruok, kata mondo omi ichop moro kumoro. To ei anyuola, bedo gi nyamburko, achiel, ginyalo konyo e yore mag kaka arus, kapo ni nitie arus e anyuola, onyalo konyo ting'o welo, to kata ka nitie joma nyalo biro e nyasi moro e dala, nyamburko nyakonyo e kelo welo. Nyamburkoni bende, onyalo konyo e kelo faida ma wawach kaka profit ne anyuola.

Ka anyalo paro tijni ma en tij golo pesa kata golo omenda e machine ma nyasani ma ong'ere kaka ATM masin ma iluongo ni automated teller machine ma konyo e yudo pesa mayot mi itiyo gi yor simu anyalo yudo in cash pesa mi imako gi lweti .Koro ka paro mokuongo timo tijni mar golo pesa gi atm, kadi na ne omoko e mashin ,nobedo na matek sana kaka ne anyalo golo kadi ni atemo ng'iyo gi ma omiyo kadi na omoko e masin ka to ne ochuno mondo aluong ng'ato moro ma ne nyalo konya ma ne en achiel kuom attendants ma nitie iye ka ma ne nya konya ayud kaka anyalo yudo kadi na. To bengi ma ne agolo e pesa no ne ofwenyo ni kadi na ne odhi omoko e iye kanyo koro ka ne gi tiyo gi yoo ma nyasani mag teknoloji to gi neno kadi na ko moko kanyo ma ne gi golo kadi bang'e to gi oro na message ni adhi akaw kadi na.